Maũndũ ma gũthingata ũgĩcagũra ngirĩndi cia matumbĩ ma kwendia, wa mbere, nĩ mũigana wa itumbĩ. Gwĩ matumbĩ marekagio marĩ maceke mũno, rĩngĩ ngũkũ ĩngĩkorwo nĩcirarĩte irio citarĩ cia kũigana, na hihi matumbĩ maceke no ũmatware thĩiniĩ wa thoko, na marege gwĩtĩkĩrĩka. No matumbĩ matungu, nĩmegũthiĩ thĩini wa thoko metĩkĩrĩke na makũhe bainda nene. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kana ngũkũ ĩrĩa ĩrarekirie itumbĩ rĩu nĩ ĩrarĩ nginye nĩ njogoo, tondũ ngũkũ iria nginye nĩ njogoo matumbĩ macio mũno nĩmendekenaga thĩiniĩ wa thoko gũkĩra matumbĩ marĩa marekagio nĩ ngũkũ iria citarĩ nginye nĩ njogoo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũmũ wa itumbĩ. Kwĩna matumbĩ marĩa makoragwo me mahũthũ mũno, kuoguo kũmaruta kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ na ngari kana na kĩndũ ta nduthi, nĩmegũkuanga mũno na hihi magagũtwara hathara. Na matumbĩ marĩa makoragwo me momũ, mena makorogoca momũ, na mau no ũmarute kuuma gĩcigo kĩmwe kinya kĩrĩa kĩngĩ mategũkuanga.